Haha, tũrona ũrĩa warĩ prime minister wa tene, na nowe mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩwe Raila Odinga, marĩ na mũtongoria wa kĩama kĩa Ford Kenya, nĩwe Moses Wetangula. Harĩa marĩkĩtiĩ gũthondeka mũngano ũrĩa mathondekete kũng'ethanĩra, na ang'ethanĩri ao, harĩ kũhũranĩra gĩturwa kia mũrirũkia wa bendera wa Kenya. Na oho tũkona kĩama gĩkĩ, nĩgĩthondeketwo nĩ ciama ingĩ ngũrani ũguo magakorwo makĩrekereria ndũmĩrĩri, ya ciama iria manyitanĩte nacio gũthondeka mũngano ũyũ. Oho tũkona magĩtarĩria akenya, ũrĩa magũkorwo makĩmakĩra hihi mangĩkarirũkia bendera ya mũtongoria wa bũrũri. Tũgacoka tũkona ũrĩa magũkorwo makĩgayania wĩra wao kũringana na ciama iria ithondekete kĩama gĩkĩ. Na tũgacoka tũkona makĩheyana matanya mao marĩa menamo hihi mangĩkarirũkia bendera. Na ũthii wa nambere ũrĩa magekĩra akenya, na kũria akenya magakorwo makiumĩra kũmathura amu nĩgũkorwo nĩo marĩ na ũhoti wa gũtwarithia Kenya ikinya rĩu rĩngĩ.

Thengia wa ũthaka wa barabara ya Nairobi Expressway, nĩ ĩrĩ moguni mangĩ maingĩ, ta kũnyihanyihia mũhatĩkano wa ngaari, ũguo arĩa makoragwo makĩmĩhũthĩra, nĩ makoragwo makĩhũthĩra ndagĩka nini, gũthiĩ harĩa mũndũ abatie gũkorwo agĩthiĩ. Na oho, nĩ ũndũ wa ũngania wa mbeca, iria ciĩtagwo toll fee, icio mbia nĩ ikoragwo igĩteithĩrĩria mũno bũrũri, na gwĩka maendeleo mangĩ, hĩndĩ ĩrĩa mbia icio ciarĩkia kũnganio. Na oho, bara ĩyo nĩ ĩthondekete mawĩra ma andũ gũkũ bũrũri-inĩ, arĩa makoragwo mandĩkĩtwo station -inĩ cio. Na ningĩ, nĩ ĩteithĩrĩirie gũkũria mabarabara na marĩa marigicĩirie, mawĩra macio marĩa maigĩtwo hakuhĩ na bara ĩyo, magakorwo marĩ na ũguni mũnene. Na ningĩ, nĩ ũndũ wa kũnyihanyihia ndagĩka cia arĩa makoragwo makĩmĩhũthĩra gũthiĩ harĩa marathiĩ nĩ makoretwo makĩhũthĩrio ngarama ya maguta ma ngari na njĩra nene mũno, nĩ gũkorwo matirahũthĩra ndagĩka nyingĩ rĩrĩa marĩ bara-inĩ ĩyo.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ kuona mbica ta ĩno nĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mũtuthũko wa mũrimũ, ũrĩa ũkoragwo ũkĩgwatanio hihi na njĩra ya kũhutania kana gũkorwo hihi ũkĩgwatanio na njĩra ya rĩera hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũkorora. Na oho, nĩ tuonaga arigitani marĩkĩtie gwĩkĩra nguo cia kwĩrigĩrĩria mũrimũ ũyũ amu nĩo makoragwo maroretwo igũrũ hĩndĩ ta ĩno, gũteithĩrĩria kũhũrana na mũrimũ ũyũ na gũteithĩrĩria arũaru na gũteithĩrĩria kũgirĩrĩria mũrimũ ũyũ kũgwatanio na gĩkĩro kĩnene. Ũguo nĩ makoragwo marĩ na ũbacĩrĩri na wĩigĩrĩrĩki mũnene hĩndĩ ta ĩno nĩ getha gũteithĩrĩria arũaru na kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ gũkorwo ũgĩtambio na njĩra nene.

Mũbango ũyũ, nĩũkoretũo ũgĩteithĩrĩria na njĩra nene mũno, amu aciari makoretũo makĩheo gĩthomo na mataro, ũrĩa mabatiĩ gwĩka, nĩguo kũgirĩrĩria mũrimũ gũtambanio kuma kwĩ mũciari na kwĩ mwana, naningĩ, magakorũo makĩrũo, hihi angĩkorũo ũndũ ũcio nĩwahanĩka, ikinya rĩrĩa mũndũ abatiĩ gũkorũo akĩoya, nĩgetha kũgirĩrĩria marũrũ marĩa mangĩkorũo makiumana ũ, mũrimũ ta ũcio, ũguo magakorũo mag, magĩthaitĩrũo, na njĩra ya naihenya, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kũgirĩrĩria gũtambania, kana hihi marũrũ maingĩ, ũguo kũhonokia muoyo, wa mũciari, kana wa mwana, nĩũndũ wa kũgĩa na ũmenyo.

Ndereti ya ũndũire, nĩrĩ bata mũno, rũrĩrĩ-inĩ, nĩ gũkorwo, andũ nĩ makoragwo magĩthomithio, ũhoro wa mĩikarĩre, na mĩtugo, kũringana na ũndũire wao, magakorwo magĩthomithio, atĩ hĩndĩrĩa kwagĩa na bata, kana igongona, mĩtaratara ĩrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩhũthĩra, maũndũ marĩa mabatiĩ kũhingia, na ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩka o ene, nĩgetha gũkinyanĩria ũndũ ũcio. Ningĩ, nĩ makoragwo magĩthomithio, ũhoro wa, uge wa andũ tofauti, rũrĩrĩ-inĩ, arĩa makoragwo na uge, na kũheana mwerekera, wa rũrĩrĩ, ũrĩa megũikara, na ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩka, na ningĩ, nĩ mathomithagio ũhoro wa ũiguano, nĩgetha kũmateithia hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na bata, magakorwo makĩnyitanĩra, na ũndũ ũcio ũgakorwo wa kũgacĩra.

Moimĩrĩra ma kũharĩria irio mũndũ atekũrũmbũiya ũtheru, nĩ tuonaga mũndũ magĩthĩnio nĩ nda kana hihi kĩndũ tũĩtaga food poisoning ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgia andũ, na tũkona mũndũ agĩtwarwo thibitarĩ. Na ningĩ, mũndũ nĩ abatiĩ gũkorwo agĩthambia irio ciake wega, agatigĩrĩra nĩ cia there. Nĩguo hihi cingĩkorwo ciuma na ndawa igakorwo igĩthambio, ĩrĩa ĩngĩrehe ũgwati mũĩrĩ-inĩ wa mũndũ. Na mũndũ nĩ abatiĩ gũkorwo irio ciake igĩthurumwo kana nĩ ikinyanĩire ikĩro, igakorwo igatiga gũkorwo nĩ irĩa ihũrĩtwo ndawa kwa ihinda inene. Tondũ nĩ ikoragwo igĩthũkia mwĩrĩ wa mũndũ.

Mbica-inĩ ĩno, tũrona andũ marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya. Tũgacoka tũkona stage ya ngari cia ũkuui wa mũingĩ o hamwe na mbathi. O harĩa andũ mathiaga, makaingĩra ngari-inĩ, kũringana na kũrĩa mũndũ aikaraga, na kũrĩa ngari icio ithiaga. Tũgacoka tũkona, o ngari, kũringana na sacco yayo, marĩ na rangi wao mwanya, ũrĩa ũteithagĩrĩria athii, kũmĩkũrana ĩrĩ o kũnene.

China Square nĩ nduka nene, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩendia indo iria igũrĩtwo kuuma bũrũri wa China, na ĩrĩa yendagia indo icio, na thogora wathĩ, ũkĩringithania na nduka ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ makoragwo makĩendia indo iria ihũthĩraga thitima ta bũrinji, TV, cooker, nĩ makoragwo makĩendia indo iria ihũthĩkaga riko-inĩ, ta thuburia, nyũngũ, mbakũri cia ngirathi, thani, ikombe, iciko, nĩ makoragwo makĩendia nguo, nĩ mendagia toy cia ciana cia mĩthemba yothe, nĩ makoragwo makĩendia indo iria cionekaga hardwares ta grinder na ingĩ nyingĩ.

Haha tũrona andũ marĩkĩtiĩ gũcera nyanjarainĩ cia nyamũ harĩa marĩkĩtiĩ gũcemania na nyamũ mũthemba wa nũgũ ĩrĩa ĩkoragwo na maũthĩ ta mũndũ. Amũ nĩ twonaga andũ mathiĩte kũu nĩ makoragwo makĩmahe marigũ na kũmĩthakia, nyamũ ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩamũkĩra marigũ mau na kũhũra ta mũndũ na kũrĩa

Mabengi, nĩ manyitaga mbaru ikundi cia kũiga mbeca itarĩ cia kĩwatho, na njĩra ya kũmahe akaunti. Amu monganaga, marĩ gĩkundi, magathiĩ makahingũra akaunti, ĩrĩa macokaga kũhũthĩra, kũiga mbia ciao irĩa macokanĩrĩirie. Na thutha ũcio, nĩ macokaga kũheeo rũni nĩ bengi, rũni rũrĩa mahũthagĩra gwĩkũria o ene, kana gwĩka maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩĩka kũringana na ũrĩa maiguithanĩirie.

Haha ndĩrona mũrũgamĩrĩri ũrĩa ũkoragwo akĩrũgamĩrĩire ũhoro wa ũthii wa na mbere thĩiniĩ wa gĩtarũ kĩa Africa, harĩ ũthondeki wa mabarabara na gũkorwo magĩtambia thitima iria ikoragwo irĩ kĩguni kĩnene harĩ mabũrũri maya nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria iganda gũkorwo ikĩruta wĩra itegũtinda ikĩhingwo hĩndĩ ĩrĩa thitima ciakorwo cikĩrĩ na ũgacĩru mũnene na oho, mabara maya nĩmo makoragwo magĩteithia kũnyitithania mabũrũri maya nĩguo magakorwo makĩrutithania mbiacara na njĩra njega ĩrĩa ĩtaratinda ĩgĩthũkio, nĩ ũndũ wa bara gũkorwo itakĩrĩ njega.

Haha tũrona andũ marĩkĩtie kũgomana thibitarĩ-inĩ, harĩa mũndũ arĩkĩtie gũkorwo akĩgũra kandi ĩrĩa ekwamũkĩra nayo ũtungata, kuona maikarĩte thĩ metereire ndagĩtarĩ oke onganie kandi ici, iria acokaga kũingĩra nacio kũu rumu yake, na thutha ũcio gũcoka kũmeta o mũndũ na rĩtwa rĩake, o mũndũ na ihinda rĩake, harĩa mũndũ athaiga, angĩkorwo nĩ mũciari, agatarĩria thĩna wa ciana ciake kũringana na ũrĩa maramwerethera nĩguo magacoka gũkorwo makĩrigitwo.

Ũrutani wĩgiĩ mbeca nĩ ũteithagĩrĩria mũno amu mũndũ nĩ agĩaga na ũmenyo na ũtaũku, wa kũmenya kũhingia maũndũ marĩa mabatarainie kwa ndagĩka ĩo, na akamenya marĩa mangĩ no metererie thutha ũcio. Oho, akamenya atĩ nĩ abatiĩ gũkorwo akĩigĩra mũthithũ nĩ getha hĩndĩ ĩrĩa angĩhobanĩrio atarĩ kĩndũ no ikorwo ikĩmũrũgamĩrĩra.

Mbica-inĩ ĩno tũronio motungata ma ũtambia wa thitima na ũhũthĩri wa solar harĩa tũronio nĩ marĩkia kũamũkĩrwo ĩtũũra-inĩ rĩrĩ na kũrĩa mamũkĩrĩtwo wega amu nĩ megũkorwo makĩheana solar panels iria ikũhũthĩrwo nĩ aikari aya, kũnyihianyihia thogora wao wa thitima.